Arĩmi nĩmahotaga gũthoma mũmera, rĩera na tĩĩri ũrĩa ũtariĩ, na makahota kũmenya ihinda rĩa kũhanda rĩrĩa rĩagĩrĩru, mũtaratara wa kũhanda na njĩra njagĩrĩru ya kũrĩma na kũrĩmĩra mĩmera yao. Nĩgetha kũgĩe na umithio wa magetha.

Macibũ na athuri a itũra maheanaga marũa ma ũhikania, kũhũra mũhũri wa ũira atĩ andũ acio eerĩ nĩmahikanĩtie, na marũa maya moyaga ihinda rĩa thikũ mĩrongo ĩĩrĩ na ĩmwe.

Ũyũ nĩ ũrĩmi wa biribiri, na ũrĩmi ũyũ ũteithagia kũhũthĩra maĩ manini tondũ hena iratathi rĩhumbĩrĩte mĩri, nĩgetha maĩ marĩa mũmera ũranyua matikore na riũa.